Iyiolo entumo emurua naa entumo sidai oleng', ore enedukuya naa kisaidia iltung'anak lemurua pee eyiolou ajo kainyoo nagira aendelea, naa kitangasa tiatua sokoni, te kanisa, tiatua sukuul nelikini inkera ajo enchom entoliki intoiwuo, nejokini pee eigerr iltung'anak too ngalentani enye pee edamu.

iyiolo kadol entasat, nadoolta siduo nkujit. kaitadamu oshi enkata neemetae enchan, enkata nemeetae edaa, oonkisu ashu intare, ore ena toki kegol enkinyiang'unoto. kinyiang'uni oshi akitiakiti au meeta itunganak iropiyiani kumok naitosha, iyiolo siiduo enoshi kata eye nkishu tenkaraki olameyu, nesau nkishu oenng. kitoki sii aaku ki limit inkishu edaa nanya, keeku kenya eda polepole oleng, nemeitoki sii aaraposho. arashu enoshi kata ake teneishori esapuk naa keraposho. ore ena toki naa kaitadamu ajo keeni oshi te nkeene nepuoi ainyiang'u.

Egarri ina oltung'ani. Owoshito si duo esimu. Yiolo ele tung'ani, megira niye aifuata sheria oleng' tenewueji amu kegira ang'amu esimu egira areu egarri. Yiolo enikuni tenisumi oltung'ani enasiai, na kelo enkisumare enasiai ashu isum si duo oltung'ani tiang'. Kake kesidai tenelo ewueji sukuul naisumieki enasiai amu, nasaa ake etum licence. Ore ina licence ,na ninye niki saidia areu egarri torbaribarani . Nasaa pemikibung' ake irpolisi igira alo torbaribarani. Kesidai si duo amu tenilo sukuul na ing'enu, nitum eng'eno sapuk nimintoki si duo ai cause igarrin peosh tiatua irbarabarani, neer iltung'anak metuata, ninyal egarrin tiatua irbarabarani.

Oltung'ani ilo, neata sii duo computer Teinewueji netii atua enkaji enye, ore ena bae naa sidai oleng'. Sidai enkisuma Iltung'ana, sidai amu kincho eng'eno , eng'eno naa ekisaidia, pee indim ataasa pookitoki. Iyiolo ele tung'ani, sidai ena siai amu kincho pee intagol esiai duo nyiou teneyiou duo nishetisho niruu enchetare, teneyiou nias esiai oldakitari nekisaidia duo peintibu iltung'ana. Sidai sii duo ena siai amu kincho pee ienrol iropiani Kenya te future. Sidai amu keata eng'eno nitumie aiexplore intokitin natii boo.